Ũndũ wambere, thirikari nĩĩtigagĩrĩra atĩ nĩyahe arĩmi arimũ arĩa marĩmabundithagia ũrĩa ũrĩmi ũremagwo kwa njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ thirikari nĩĩtigagĩrĩra atĩ nĩyathondeka thoko kũrĩa arĩmi marĩtwaraga irio ciao thutha wa kũgetha, makendia na makona bainda. Ũndũ ũcio ũngĩ, thirikari nĩĩtigagĩrĩra atĩ nĩyaheyana bataraitha na gwata ĩgakorwo ĩyathogora wa thĩ ũũ atĩ mũrĩmi o wothe nĩahotaga kũmĩgũra, kana ona kũrĩa maheyana magatigĩrĩra atĩ o mũrĩmi nĩakinyĩrĩrwo nĩ bataraitha ĩyo. Ũndũ ũcio ũngĩ thirikari nĩĩgeretie gũthondeka mabarabara, nĩguo rĩrĩa arĩmi magetha irio ciao makahotaga kũgerera barabara icio mata kuona mathĩna magatwara irio icio thoko. Thirikari nĩciakĩte makambuni marĩa mathondekaga macini cia ũrĩmi, na makanyihanyihia thogora wa macini icio, nĩguo rĩrĩa arĩmi moka gũcigũra makahota gũcigũra kũringana na mũhuko wao. Koguo tekinoronjĩ ĩgatuĩka ya kũenderea o mbere na arĩmi makahota kũrĩma na matarĩ na mĩnoga.

Ũndũ wa mbere, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũgĩa na gĩikaro na arĩmi othe nĩguo ĩmathomithie bata wa irio gũkĩra nyũmba icio maraka cia gũkomborithia ona kana ciao nyene cia gũikara. Kuona atĩ, no make nyũmba handũ hanini ĩrĩa marĩikaraga arabu kũu kũngĩ magatigia gwa kũrĩma. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ wega arĩmi mamenye atĩ hĩndĩ ĩrĩa maka nyũmba harĩa marahandaga irio, nĩ makoragwo magĩtũma arĩa othe marokaga kũgũra irio kũu mage gĩa kũrĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ wega thirikari yethe mũgũnda kũrĩa ĩrĩakaga manyũmba ma andũ na ĩgatigĩrĩra atĩ nĩ yamakomborithia na mbia cia thĩ, nĩguo andũ makonaga gwa gũikara, nayo migũnda ya irio ĩgatigwo ĩrĩ ya irio.

Ũndũ wa mbere, nĩ ũthii wa na mbere. Hĩndĩ ĩrĩa ciana cia cukuru cikoragwo cigĩtũmĩra laptop cia gũthoma, ũndũ ũcio nĩ wonanagia ũthii wa na mbere cukuru, konania, mbere maratũmagĩra mabuku, no tha ici maratũmĩra laptop cia gũthoma. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũthomithania mwega. Hindĩ ĩrĩa ciana ci gũtũmĩra laptop cia gũthoma, nĩ makoragwo magĩkena makĩria, namakaigua nĩ marenda gũthoma biũ, gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa marahuthagĩra mabuku, tondũ mabuku nĩ mamanogagia mũno, tondũ mwarimu no orie kĩũria, matinde magĩetha anja mabuku-inĩ ma gũthoma na matione, no laptop-inĩ, nĩ monaga na ihenya. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wĩigi wa nũti laptop, kuona atĩ, mabuku-inĩ ũngĩ ũngĩiga nũti ciaku, no ciũre na ihenya, ona kana, mabuku maurĩrwo nũti ciũre. No hĩndĩ ĩrĩa ciagwo laptop-inĩ, enda nũti ciake, nĩ acionaga haraka , na nũti icio ci tingĩũra na ihenya.

Ũndũ wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ nyanya ici nĩ ciekĩrwo handũ harĩa citarahihinyana. Handũ harĩa hega ha gwĩkĩra nyanya nĩ kĩrĩti-inĩ. Ũndũ wa kerĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nyanya ici ndũnaciiga cina ũhehu wa maĩ. Kuona ũhehu ũcio nĩ ũtũmaga cibuthe naihenya na cigatuĩka cia kũrehe hathara harĩ mũrĩmi. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũratua, ndũnatukania nyanya mbuthu na irĩa njega. Kuona icio mbuthu nĩ cithiaga cigathũkia icio ingĩ njega. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũndũ agĩtua ndanatua nyanya irĩa njĩru biũ, nĩguo cikiuga nĩ ciume mũgũnda-inĩ cithiĩ nginya thoko, cikorwo ciĩruĩte ũrĩa gũbatiĩ, na nĩguo citigathũke naihenya.

Itua rĩa ũrĩmi ndatuire rĩrĩa ndonire atĩ nĩ ndĩraherithĩka mũno gũthiĩ thoko kũgũra irio, ngĩ amua kwanjia kũhandaga irio ciakwa, kĩndũ ta nyeni na matunda. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ rĩrĩa ndonire atĩ ndĩna mũgũnda mũiganu ingĩhandaga irio ciakwa, itagũtinda ngĩgiana na andũ arĩa angĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ rĩrĩa ndonire thoko ya irio ni njega makĩria koguo ngĩ amua nyonage ũboco wakwa kuumana na ũrĩmi. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ rĩrĩa ndonire indo ta bataraitha kana ndawa cia mahiũ cina raithi kwoguo ngĩ amua kwanjia kũigaga mahiũ na kũhandaga mĩmera yakwa, kuona atĩ nĩ ndĩrona bataraitha hamwe na ndawa na ngahota gũcigũra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ rĩrĩa ndonire andũ arĩa manguhĩrĩirie mena thĩna wa irio, kwoguo ngĩ amua kwanjia kũrĩmaga, nĩguo moka kũgũra makonaga gĩa kũrĩa.

Ũndũ wa mbere, ũrĩmi ndũrĩ hathara. Kuona atĩ, rĩrĩa wahanda irio ciaku kana rĩrĩa waiga mahiũ maku, nĩ ũkoragwo wĩ sure atĩ, nĩ ũkuona kĩndũ gĩa kũrĩa, na nĩ ũkuona kĩndũ gĩa kũnyua. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũrĩmi ndũbataraga mbia nyingĩ gũtungata mũgũnda ona kana mahiũ. Tondũ ta mũgũnda mũndũ no atũmĩre thumu ũrĩa, kana gĩko kĩrĩa kĩa ng'ombe ona kana kũngũ kana mbũri, ũgathiĩ gũgĩita mũgũnda gĩ ta bataraitha yaku ya gwĩthondekera. Ũndũ ũcio ũngĩ, gũikarania na mahiũ nĩ kwega mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũraikarania na kĩndũ ta ngũkũ kana ng'ombe, nĩ cirehaga riri mwega kũrĩ mũciĩ ũcio. Na mũgeni oima na kũu na nja ndũngĩaga kĩndũ gĩa kũmũrugĩra tondũ ũkuoya iria rĩa ng'ombe na itũmbĩ rĩa ngũkũ ũkamũrugĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa mũndũ ahandĩte irio mũgunda-inĩ nĩ cirehaga riri mwega na mũingĩ thĩiniĩ wa mũgunda waku, na ũndũ ũcio ugakorwo ũgĩthakaria bũrũri makĩria. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũngenagia nĩ atĩ, ndahanda irio ciakwa, ndacitwara thoko citirĩ ciaga mũgũri. Kuona atĩ andũ nĩ marĩaga o mũthenya o mũthenya na koguo no mũhaka moke kũgũra.

Nĩguo mũrutwo ahote gũtũmĩra tablet cia gũthoma no mũhaka ambe akorwo abundithitio, nĩguo akorwo na ũmenyo wa gũtũmĩra tablet. Ũndũ ũcio ũngĩ no mũhaka akorwo akĩmenya tablet nĩkĩĩ na ĩrutaga wĩra atĩa na ĩngĩthũka nũ angĩtwarĩra amũthondekere. Ũndũ ũcio ũngĩ, no mũhaka mũrutwo akorwo na laptop nĩguo ahote kũmĩtũmĩra. Kuona atĩ ndangĩmenya kũmĩtũmĩra atarĩ nayo hau. Ũndũ ũcio ũngĩ no mũhaka ũkorwo na thitima na canja ya gũcanji laptop ĩno, kana tablet ĩno. Kuona atĩ rĩrĩa ĩratũmĩka nĩ ĩthiaga na ĩgathira mwaki. Kwoguo no mũhaka ũkorwo wĩna thitima.

Mbica ĩno ĩronania ithimi cia bundi wa nguo athimĩte customer wake, akamũthima top ya igũrũ na ĩyo ĩngĩ akamũthima mũbuto. Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mwega makĩria kũrĩ bundi wa nguo. Kuona atĩ nĩ akoragwo akĩmenya ũigano wa material ĩrĩa arathiĩ kũgũra ĩrĩa ĩkũiganĩra nguo ici. O ũndũ ũyũ no mwega kũrĩ mũgũra ũrĩa aragũra kuona atĩ nĩ atumagĩrwo nguo irĩa ĩramũigana ĩrĩa ĩtaramũnyita ona kana ĩrĩa ĩtarĩ ndegeru mũno. Oho kuoya ithimi ici nĩ gũteithagia bundi wa nguo kũmenya aratuma nguo mũthemba ũrĩku. Tondũ ta haha nĩ aramenya wega aratuma top ya igũrũ na mũbuto wa thĩ. No kwĩna ingĩ ũngĩkora mũndũ athimĩtwo nguo ĩ ngima koguo bundi agakorwo akĩmenya hau ti mũbuto aratuma nĩ nguo aratuma. Koguo kuoya ithimi ici nĩ kwa bata makĩrĩa kũrĩ ũthondeki wa nguo.

Wa mbere nĩ bundithĩtio ũrĩa ingĩhota gũthondeka silage ya kũhe ng'ombe ciakwa. Nĩbundithĩtio ũrĩa ingĩhota gũthondeka silage ĩyo na ĩgaikara hau nginya rĩrĩa ĩkarĩkia gwĩthondeka ĩtagũthũka. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ nyamũkĩrĩte mathomo ma ũtungati wa mahiũ makwa mwena wa mũkamĩre, ngathomithio ũrĩa batiĩ gũkama, nĩguo ng'ombe ĩkahota gũikũrũkia iria na ngakama iria rĩingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩbundithĩtio ũrĩa batiĩ kũhanda irio ciakwa, nĩ mbegũ cigana batiĩ gwĩkĩra o he irima, nĩ ũtiganu ũigana atĩa wa marima ũrĩa ũbatiĩ gũtiga. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩbundithĩtio ũrĩa batiĩ kũrĩmĩra irio ciakwa, o irio na mũthemba waguo, nĩbundithĩtio ũrĩa batiĩ kũrĩmĩra. Oguo nĩthomithĩtio ũrĩa batiĩ kũgetha, na o kĩndũ harĩa batiĩ gwĩkĩra, tondũ ta nyanya ndũngĩkĩra ikũnia-inĩ, tondũ nĩ cithiaga cikahihinyana cigakua. Kwoguo nĩ bundithĩtio ũrĩa ingĩhota kũgetha na harĩa ingĩhota gwĩkĩra.

Ũteithio wa mbere ũrĩa ingĩbatara nĩguo gũkinyanĩria ũtanya wakwa wa ũrĩmi nĩ maĩ. Thirikari ĩngĩũka ĩĩ nyenjere ndoboro kana irima rĩa maĩ, nyonage maĩ ma gũitĩrĩria irio ciakwa na kũhe mahiũ makwa no hote gũkinyanĩria matanya makwa ma ũrĩmi. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ macini cĩa ũrĩmi. Thirikari ingĩũka itũũra rĩakwa ĩheane macini cia ũrĩmi ta cia gũkama, ta cia kũhanda, kũgetha ona kana kũrĩmĩra, ona kana gũitĩrĩria ndawa, no cikorwo ciĩ ũteithia mũnene harĩ ũrĩmi wakwa. Thirikari ona no yage kũheana no indĩ ĩkorwo macini icio nĩ cironekana nduka-inĩ na ĩkorwo citirĩ na thogora mũingĩ, mũndũ no ahote kũgũra na nĩguo endereithie ũrĩmi. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ thirikari ĩtigĩrĩre atĩ, nduka irĩa ciothe cia ũrĩmi itũkũhĩrĩirie nĩ kũroneka bataraitha irĩa njega na citarĩ na goro. O ho nduka icio cikorwo nĩ cirakorwo na ndawa cia kũigana cia mahiũ maitũ.